Anyalo nyisou sig gimomiyo ahero tijni. Kendo gimomiyo ahere, aparo ndalo mene atieko skul. Eh, ne wapuro gi mamana. Inyalo yudo ni sama wadhi e puodho cha, wapuro puodho achiel watieko kata ndalo ang'wen ji ariyo. To, tijni ahero. Kaluwore niya, sama wasepuro kamae, koro kwasepidho cham maber ma cham onyak, onge tiende ni koro wan warundo oduma mondo mi waregi. Wayudo ayuda oduma e puothwa tok ritho. Wamoyo amoya maber gi mamana to wadhi warego wayudo mogo. Kendo gi mar ariyo, mamana ne nyalo uso odumano terona pesa e skul mondo kik riemba. Koro iyudo ni asomo asoma maber maonge mibadhi. Ichulo na pesa e wang' sa kendo ka penj nitiere ok alew mok atimo. To pur nigohala ahinya e pinywa ma sani ni. Kendo samisepuro kamae in ja mwandu. Ok ochuno ng'ato bet gi pesa mang'eny koka en ja mwandu. To sama ipuro kamae minenio cham e ot en mwandu maduon'g ahinya. To pur ni ber. Opuonja kendo osemiyo achiemo gi mamana ekit ngimana kumasechope nyaka sani ni. Emomiyo pur ahero ahinya. Pur nigi ohala kendo inyalo loso omenda maduong' sama iseloso puothi kama mipuro mikeyo.